Rirĩa ngwĩciria kũigithia thĩiniĩ wa mĩako harĩ maũndũ ngũrani marĩa ndoraga. Wa mbere nĩ ndoraga atĩrĩ hau ndĩrenda kũigĩrĩra mwako ũcio kana hau ndĩrenda gwaka mwako ũcio rĩ, hihi tĩri wa hau no ũhote kũnyitĩrĩra mwako ũyũ. Wa kerĩ rĩrĩa ngwambia mwako ũyũ nĩ ngũbatara andũ a wĩra, andũ aya a wĩra ĩ nĩ gũka marĩũkaga kuma kũndũ kũngĩ kana o gũku itũra-inĩ rĩrĩ kana gĩcagi-inĩ gĩkĩ kana nĩ nguona andũ arĩa mena ũmenyo wa gwaka mũno mũno ũkĩhũthĩra mahiga. Wa gatatũ nĩ ndoraga mũno mũthemba wa mahiga marĩa ngũtũmĩra. Tondũ harĩ mahiga ũngĩtũmĩra makorwo nĩ maritũ mũno gũkĩra tĩri ũgakora nyũmba ĩyo nĩ ĩra momoka kana mwako ũcio nĩ ũra momoka.

Thĩiniĩ wa ũrũrĩrĩ rwakwa ũrĩmi nĩ wĩkagwo no ũringanaga na nĩ ha ũrĩmi ũcio ũrekĩrwo. Ta tũngĩrora gicigo-inĩ kĩa Nyĩrĩ kana Nyĩrĩ mũno mũno kũrĩmagwo indo ta macani na kahũa tondũ kũndũ kũu nĩ kũrĩ heho na macani na kahũa ciendaga kũndũ kwĩna heho. No ũngĩkora ũgĩthiĩ kũndũ ta Nyandũara kũu marĩmaga kĩndũ ta waru na ĩtũngũrũ na mĩciri tondũ rĩera rĩa kũu nĩrĩo rĩingĩranaga na mĩkurĩre ya indo icio. Tũngĩthiĩ kũndũ ta Kĩrĩnyaga, nitũkoraga atĩ Kĩrĩnyaga mũno mũno kũrĩmagwo mũcere tondũ rĩera rĩa kũu na tĩĩri wa kũu nĩ ũrate nĩ mwega mũno harĩ ũrĩmi wa indo icio.